Mũrĩmi agĩrĩirwo kũiga mabuku marĩa ma mbeca ta; agũrĩte mbembe ngũnia ĩmwe akarora mbia iria agũrĩre nacio na akarora bainda ĩrĩa agĩa na kana nĩ agĩa bainda kana nĩ agũithia bainda yake.

Haha nĩ andũ me mũcemanio makĩũrania ũhoro wa ũrĩmi ta ũrĩa mekũgĩa mbia cia ũrĩmi, na mbia icio cikũmateithia atĩa gũthondeka mĩgũnda yao, nĩgetha magĩe mbia na mongerere mbia nyingĩ kũhĩtũkĩra mĩgũnda-inĩ ĩo yao.

Gũkũ nĩ riũa rĩhiũ rĩrĩa rĩratũma indo na mĩmera kũũma, na ĩratũma mĩgũnda ĩkorwo ĩtarĩ na ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu andũ marendwo mahande mĩtĩ nĩ getha kũrigĩrĩria tĩri wao mũnoru gũthiĩ na maaĩ.

Ndĩ ta mũrĩmi ndahĩtũkĩire maũndũ maingĩ mũno kũrĩithia mbata ici, ta mbata ici nĩciehakaga gĩko mũno, nĩ ũndũ cirenda handũ ha gwĩthambĩra, amu ngĩthiĩ ngĩenja irima, kana ndemu cĩngĩhota gwĩthambĩra, tondũ nĩciendete gwĩthambĩra mũno.

Mũmera ũyũ wĩtagwo ndania na nĩ mũmera wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ tondũ rũteithagia andũ kũruga irio ciao na cikanunga wega, andũ makahota kũrĩa irio njega ciranunga wega, makaigua irio icio ciĩ na cama.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega harĩ mũrĩmi tondũ, oaga mboco ici nĩ getha acoke aciũmithie, kana aciĩkĩre maaĩ nĩ getha ahote kũruga irio njega.

Ndĩ ta mũrĩmi, mũmera ũyũ wetagwa biribiri. Na biribiri nĩ njega mũno harĩ rũrĩrĩ rou rwitũ. Ta biribiri hothekaga gwĩkerera ngũkũ ndawa ĩkahota gũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ. Biribiri ĩno nĩ.

Ũhoro-inĩ ũyũ nĩ ngũkũ. Ngũkũ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ nĩ ĩtũteithĩtie mũno. Ta ngũkũ nĩ ĩtũheaga matumbĩ, nĩ ĩtũheaga nyama na nĩ ĩtũheaga thumu ũrĩa tũhotaga kũhanda naguo indo. Na o ta ũrĩa tondũ ngũkũ ĩno nĩ yendaga irio, nĩ tũgũraga irio na tũkamĩhe tondũ yakinya gĩkĩro kĩrĩa ĩkinyaga ĩĩ nene nĩ yendagio na ĩgacokia bainda nene mũno.

Ũyũ nĩ mũmera wĩtagwo waru, na waru ĩno nĩ ĩtũteithagia mũno ũrĩmi-inĩ ũyũ witũ, nĩ ĩtũhega mbia nyingĩ. Ĩmenyagĩrĩrwo ta; ũkamĩhanda na thumu mwega, ĩgũkũra wega na kũmĩmunyĩra ria rĩrĩa rĩ igũrũ, nĩ getha ĩmere wega.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmi wa gwĩkĩra mahuti thĩ, kũrigĩrĩria tĩri ndũgathiĩ tĩri ũrĩa mũnoru ndũgathiĩ na maaĩ. Mũrĩmi endagwo oye mahuti momũ aige thĩ wa mĩmera yake nĩ getha ĩrigĩrĩrie tĩri ũrĩa mũnoru gũthiĩ na maaĩ.

Mũmera ũyũ wĩtagwo gĩtũngũrũ na andũ nĩ mawendete mũno gũkũ. Gĩtũmĩkaga kũruga irio ciothe andũ mararĩa. Gĩthondekagwo ta, ũgathondeka mũgũnda waku wega , ũgaita thumu igũrũ, ũgekĩra mbegu yaku wega na ũkahumbĩra na tĩri mwega, gĩgakũra gĩ kĩega.

Ndĩ ta mũrĩmi, ingĩĩra mũndũ enje mĩtaro, ekĩre thumu mwega na ahande mbegũ yake wega na acoke acokanĩrĩrie tĩri ũcio wake wega nĩ getha kĩndũ gĩkĩ gĩkũre wega.

Mũmera ũyũ wĩtagwo irenge na irenge rĩhũthĩkaga he indo nyingĩ mũno gũkũ. Irenge rĩhũthĩkaga ta irio, andũ nĩ marĩendete mũno na nĩ rĩheagwo ciana tondũ ciana nĩ ciendete kĩndũ kĩhoro.

Mũmera ũyũ wĩtagwo kĩgwa, na kĩgwa, andũ nĩ makĩendete mũno amũ kĩ cama mũno, na andũ nĩ mendete gũkaria tondũ nĩ gĩteithagia andũ gũkorwo na magego mega, na kũiga magego mao makorwo me mega.

Ũndũ ũyũ he mũrĩmi nĩ mwega mũno, tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboga na mũrĩmi ũyũ arahũthĩra maaĩ kuma kwĩ baibũ. Baibũ ĩno nĩ ĩheaga o mboga o mboga maaĩ ma kũigana, nĩgetha ĩkũre wega.

Mũmera ũyũ wĩtagwo hoho, na hoho nĩ yendetwo nĩ andũ mũno, amu nĩ ĩrugaga indo nyingĩ. Mũmera ũyũ wendekanaga ũkahanda ge kamũmera kanini na ũgekĩra karũrigi kũmĩnyitĩrĩra ndĩgakome.

Ũyũ nĩ mũrĩmi arahanda kĩndũ enjeire irima, nĩ getha gĩtigathũke. Akĩenjeire nĩ ũndũ mũmera ũyũ wendaga handũ hena kĩhaaro kĩnene nĩ getha ĩhote gũkũra wega.

Nyanjagia kũmĩtua kuma mũtĩ igũrũ, ngamĩacũhia wega nĩ getha ngona kĩrĩa gĩ thĩiniĩ, amu no ĩkorwo ĩna magunyũ mangĩtũma ũkorwo na mũrimũ mũru. Rĩu mũndũ endaga arore thĩiniĩ kana hena kĩndũ nĩ getha arĩe nyamũ ĩno.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũrahũthĩra gatingatinga arĩme mũgũnda wake tondũ ena mũgũnda mũnene ũtangĩhota kũrĩmwo nĩ andũ aingĩ, rĩu akaoya gatingatinga gake akarĩma mũgũnda ũyũ wake nĩ getha ahote kũhanda indo njega cingĩmũteithia gũkorwo na mbia.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrutĩte thamaki ngothi nĩgetha ĩkorwo na ĩkĩhota mũndũ ahote kũmĩrĩa wega ĩtarĩ na nyamũ icio akĩruta tondũ nyamũ icio aruta citũmaga mũndũ athecwo moko akĩrĩa thamaki.

Andũ aya mararuta thamaki ngothi, nĩgetha ĩkorwo ĩ nyororoku, tondũ ĩtarĩ nyororoku mũndũ ndangĩkĩhota kũmĩruga wega na kũmĩrĩa wega. Rĩu andũ aya mararuta ngothi ĩno, nĩgetha mũndũ ahote kũruga na kũrĩa nyamũ ĩno ĩ njega.

Ũndũ ũyũ nĩ mũndũ arekĩra ngũnia irigũ rĩake, nĩgetha rĩruhe. Mũndũ oyaga ngũnia, agathii kwĩ irigũ rĩrĩa rĩruhaga, agekĩra ngũnia, nĩgetha rĩgĩe rugarĩ mũnini tu wa gũtũma rĩruhe.

Mũmera ũyũ wĩtagwo irigũ na irigũ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitu nĩ andũ nĩ mendete mũno irigũ rĩrĩ tondũ irigũ rĩrĩ nĩ rĩrehagĩra andũ angĩ aingĩ mbia na rĩhũthĩka ta, irigũ rĩrĩ andũ nĩ mahũthĩraga ta kũrĩa na gũthondeka indo nyingĩ mũno, irigũ rĩrĩ nĩ rĩhũthagĩrwo nginya gũthondeka mbegũ ingĩ cia kũhanda irigũ rĩngĩ rĩkaumĩra otarĩu na andũ nĩ mendete irigũ rĩrĩ tondũ nĩ marindaga na makagia marigũ mangĩ meru ma kwendia.

Ũyũ nĩ mũmera wĩtagwo nyanya, na nĩ ũtũmaga irio cikorwo na ladha njega. Na irio ici andũ magacikenerera mũno, tondũ nyanya ĩno nĩ ĩhũthagĩrwo irio-inĩ nyingĩ na kũrehe ladha njega.

Rĩrĩ nĩ itunda rĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ tondũ itunda rĩrĩ na nĩ rĩhũthĩkaga, rĩgathĩo na rĩgatũma irio cihane wega na cikorwo na ratha njega.

Ici nĩ ciana cinyitĩte hoho, na hoho nĩ njega mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, tondũ hoho nĩ ĩhũthĩkaga kũruga irio nyingĩ citũmaga andũ mende mũmera ũyũ wĩtagwo hoho, tondũ hoho ĩrugagwo irio-inĩ nyingĩ cirehaga ladha.

Ici nĩ mboco, na mboco nĩ ciendetwo mũno gũkũ, andũ nĩ, rĩthondekagwo ta ũgathiĩ ũkaruta mboco kuma mũgũnda, ũgoka ũgaciĩkĩra ikũnia, ũkareka ciũme, cioma ũkoya mũtĩ, ũkoha ngũnia ĩyo wega, ũgacihũra ciĩ thĩinĩ wa ngũnia ĩyo nginya cikauma ciothe, ũgaciara nĩgetha ciũme nĩgetha ũruge kana wendie.

Rĩrĩ nĩ ihondo na ihondo rĩthondekagwo ta; rĩgĩkũra ũkarĩthecereri kamũtĩ gatagatĩ nĩ getha rīkūri tondũ itunda rĩrĩ nĩ rĩkũnjaga mũno, nĩ getha rĩkorwo rĩrũgaime tondũ matunda mayo matiendagwo magũe mũno tondũ nĩ mathũkaga. Mendagwo macuhe o hanini.

Ũyũ nĩ mũrĩmi aroya magetha make agĩkĩraga hurumbarũ-inĩ nĩ getha acitware athiĩ aciĩkĩre handũ angĩhota kwendia wega.

Ici nĩ itũngũrũ ciarĩtwo cione riũa nĩgetha cikorwo ciĩ njega, nĩgetha cikorwo na ratha njega tondũ ciĩ na maaĩ citikorawo na ratha njega. Rĩu mũrĩmi akendwo acianĩke riũa-inĩ nĩgetha nginya andũ arĩa maroka gũcigũra mone nĩ thaka.

Ici nĩ ngũrũwe, na ngũrũwe rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ andũ nĩ maciendete mũno. Ngũrũwe ici nĩ ciendete indo ciĩ na gĩko tondũ, andũ nĩ mateaga indo nyingĩ ciĩ na gĩko, rĩu arĩmi a rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ makenda ngũrũwe tondũ citirĩaga irio nyingĩ, cirĩaga gĩko kĩingĩ kĩrĩa nĩcio ciendete na ngũrũwe nĩ ĩtũheaga nyama nyingĩ na ngothi yayo nĩ ĩhũthĩkaga gũthondeka indo nyingĩ mũno.

Aya nĩ arĩmi maragetha kahũa, na kahũa gũkũ gwitũ andũ nĩ makũrĩtie mũno tondũ kahũa gaka ke mbia mũno gũkũ gwitũ. Maragetha kahũa gaka mathiĩ magakendie, tondũ kahũa nĩ kahũthĩkaga gũthondeka macani na macani marĩa makoragwo na cai mwega na kahũa o gakoragwo na cai mwega.

Ũyũ nĩ mũrĩmi aragetha nyanya ciake wega, tondũ ndarenda gũthũkia o mũtĩ ũcio wĩna nyanya, tondũ mũtĩ ũcio no ũrute nyanya ingĩ njega. Rĩu mũrĩmi ũyu ndarenda gũthũkia mũtĩ ũcio wa nyanya.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũgethete nyanya ciake wega na nyanya thaka, agaciga handũ hega nyanya ici citangĩthũka tondũ nyanya ici cigũka kũgũrwo nĩ mũndũ, na mũndũ ũcio ndangĩenda nyanya ciake cithũke, arenda nyanya thaka.

Gaka nĩ kahũa na kahũa nĩ kendetwo mũno nĩ andũ gũkũ, na kahũa gaka ge thĩna mũno, tondũ andũ arĩa magĩtuaga kahũa gaka magatuaga kamwe kamwe kamwe, nĩgetha mooe kahũa karĩa kega, matige karĩa koru, na nĩ manogaga mũno. Andũ nĩ manogaga mũno magĩtua kanyamũ gaka.

Ũyũ nĩ mũrĩmi araũmithia kahũa gake, nĩgetha kahũa gaka kome wega na kahote gũthĩĩka wega gathondeke kahũa kega. Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mwega mũno, tondũ kahũa gaka ge komũ nĩ kathĩagwo wega hatarĩ kĩndũ gĩgũtũma gatigathĩo wega, na nĩ gakoragwo ge kega mũno ge komithie.

Ũyũ nĩ mũrĩmi arahũthĩra kĩragita gũthondeka mũgũnda wake na ararĩmĩra kahũa gaka, tondũ kahũa gaka gakoragwo kena goro mũno gũkũ tondũ kahũa gaka nĩ gathondekaga indo nyingĩ njega na cirehagĩra andũ mbia. Kĩragita gĩkĩ kĩrathondeka mũgũnda ũyũ, nĩgetha gũtigakorwo na ria rĩ hakuhĩ kana kĩndũ gĩgũtũma gĩtĩgakũre, kahũa gatigakũre wega.

Gaka nĩ kahũa na kahũa, andũ nĩ makendete mũno gũkũ. Kahũa gaka ke mbia tondũ kahũa gaka nĩko gathiaga kwendio mabũrũri ma na nja tondũ kahũa gaka gathondekaga cai wĩ kahũa kega mũno na cai mũthaka andũ marakenerera makĩnyua.

Ĩno nĩ ndar,e na andũ gũkũ nĩ mendete ndare tondũ ndare nĩ irio njega mũno. Ciheaga mũndũ hinya mwega na cikahe mũndũ ũgima wa mwĩrĩ tondũ nĩ matunda. Irio ici cirĩyagwo ta, ũkagetha wega ũgacithambia wega na maaĩ, ũgacoka ũgaciũmithia ũgacoka ũgacirĩa.

Ici nĩ mboga, na mboga ici ci na ria mũingĩ, na mboga ici citirĩ na ũgima wa mwĩrĩ tondũ citiahũrirwo ndawa njega kana tũtambi twarĩire mboga ici ciothe cigĩthũka na citiahũrirwo ndawa njega.

Ici nĩ mbũkũ ,na mbũkũ andũ gũkũ nĩ maciendete mũno, tondũ mbũkũ mathugumo macio ĩkoragwo ĩ ndawa njega mũno andũ mahũthagĩra, na mbũkũ nĩ ĩtũheaga nyama na ngothi yake nĩ ĩhũthĩkaga gũthondeka indo nyingĩ cirathakaria gwaku na gũthakaria indo ingĩ.

Gĩkĩ nĩ gĩciko, na gĩciko nĩ gĩteithagia andũ he mawĩra maingĩ, ta gĩciko gĩkĩ gĩtheithagia mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ũrahanda ta, mũndũ arahanda thoro, thoro agathondekera wega, gĩciko gĩkĩ gĩkahũthĩka ta gũitĩrĩria tĩĩri igũrũ wa thoro. O na gĩciko gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga kwenja marima ma gũthika mahuti.

Rĩrĩ nĩ iria na iria gũkũ andũ nĩ marĩendete mũno, tondũ iria rĩrĩ rĩhũthĩkaga gũthondeka indo nyingĩ mũno. Iria rĩrĩ andũ nĩ mahũthagĩra ta kũnyua na gũthondeka caai mwega andũ mendete mũno.

Ũyũ nĩ cũrũ. Na cũrũ gũkũ andũ nĩ mawendete mũno tondũ cũrũ ũyũ ũkoragũo wĩ mwega harĩ ũgima wa mwĩrĩ. Cũrũ ũyũ mũndũ ambaga agĩtua kũruga ambaga agatukania agathiĩ akagũra mũtu na agatukania na maĩ agaũkoroga wega arabu akawĩigĩrĩra mwaki-inĩ ũgaikara ta ndagĩka mĩrongo ĩtatũ ũgĩtherũkaga, watherũka akaũruta agacoka akawĩkĩra mũtũngi-inĩ nĩ getha ũgagate na wagagata agacoka akahe rĩu andũ, andũ magakenerera makĩũnywa.

Ũyũ nĩ mũrĩmi na wĩna mũgũnda mũthaka, mũgũnda andũ marakenerera. Ũyũ mũgũnda wĩna nyeni ciĩkĩrĩirwo mahuti thĩ momũ kũrigĩrĩria tĩĩri ũrĩa mũnoru ndũgathiĩ na maĩ. Na mũgũnda ũyũ wĩna indo thaka mũno tondũ indo ici ciothe nĩ citeithagia andũ. Ũrĩmi ũyũ wake nĩ ũteithĩtie, nĩ ũmũteithĩtie kũgĩa mbia nyingĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi arahũra ndawa mbembe ciake, tondũ ndarenda citambwo nĩ tũtambi. Tũtambi tũu tũthũkagia indo mũno, tũgatũma mũmera waku ndũgakorwo na ũgima wa mwĩrĩ, rĩũ wendagwo ũkahũra ndawa ya tũtambi tũu, nĩgetha tũtigathũkie mũmera waku.

Ũyũ nĩ mwarimũ aumĩte kambuni ya kũrora ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mĩmera oka kũrorera mũthuri ũyũ kana mũgũnda wake wĩ na indo ciĩna ũgima mwĩrĩ wa, ũgima mwega wa mwĩrĩ wa indo ici ciake, ka nĩ njega kũgethwo kana cina mĩrimũ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi arahanda indo wega, tondũ ndarenda ithũke, rĩu akenja tũmĩtaro, agekĩra mbegũ ciake wega, agacoka agathika na tĩri wĩ na thumu, nĩgetha mũmera ũcio ũkorwo na hinya na ũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũhandĩte hoho ciake wega, hoho ciake cikamera ciĩ njega, no ndathondekete mũgũnda wake wega, tondũ mũgũnda wake ũronekana nĩ ũmĩte mũno nĩ kũaga ta maaĩ, thumu.

Ũyũ nĩ mũrĩmi mũgĩ mũno, na ng'ombe ciake cironekana ciĩ na ũgima wa mwĩrĩ tondũ, athĩite akoya mahuti agacoka akamathĩa wega, nĩ getha ahe ng'ombe ciake irio njega na ng'ombe ciake cikorwo na ũgima wa mwĩrĩ.

Aya nĩ arĩmi magethete waru ciao njega mũno, magaciarĩra ngũnia thĩ na gũciga igũrũ wa riũa nĩ getha ciume tĩri tondũ waru ciao matirenda cikorwo na tĩri mũingĩ ũgũtũma cithũke.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩkĩrĩte mahuti make handũ hega, handũ mbũri ciake cingĩrĩa wega citegũthũkia mahuti maya tondũ mbũri ũngĩcigira mahuti thĩ no cithũkie mahuti maya na cimĩĩre mahuti citangĩrĩa. Rĩu endaga agathondeka handũ tu, agathondeka handũ mbũri itangĩthũkia mahuti maya.

Ici nĩ minji, na minji gũkũ andũ gũkũ nĩ maciendete mũno tondũ, minji ici ciũagwo wega, kumania na harĩa cirĩ, ũgacithondeka wega. Minji ici nĩ cicokaga cikahũthĩrwo kũruga mũkimo, irio ingĩ nyingĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũrindĩte irigũ rĩake rĩkaumĩra rĩ rĩthaka mũno, na rikonekana rĩ rĩega mũno. Ũyũ mũrĩmi arindĩte irigũ rĩrĩ rĩake wega kana akarĩcuri kũndũ kwĩna rugarĩ, nĩgetha rĩruhe wega.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mababaĩ, na ũrĩmi wa mababaĩ gũkũ gwitũ nĩ mwega mũno tondũ mababaĩ maya nĩ mendagio ta matunda na mangĩ makahũthĩka ta andũ mena mĩrimũ ĩtahanaine na mababaĩ maya andũ nĩ mamendete mũno tondũ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ maya mababaĩ matũteithagia gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ici nĩ nyũmba andũ makaga cia kũtũma mĩmera yao ĩkorwo ĩ mĩega. Ĩno nĩ ĩrigagĩrĩria tũtambi tũingĩ na kwaraha kwa maaĩ na mbura gũthũkangia indo.

Ũkĩhanda irenge rĩrĩ, mũndũ nĩ ahĩtũkagĩra maũndũ maingĩ mũno ta gũthũkangia kwa mahuti ma gũkũra gũkũ kwa irenge rĩrĩ, mĩtĩ ĩno ya irenge rĩrĩ kũnĩkanga, kũrĩthondekera wega tondũ nĩ rĩgĩtambaga rĩ rĩnene mũno, nĩ rĩtambaga kũndũ kũnene mũno.

Ũyũ nĩ ũndũ mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, tondũ mũrĩmi ũyũ nĩ mũũgĩ mũno tondũ araiga mahuti make, nĩgetha kwagĩa riũa rĩingĩ rĩrĩa rĩthũkagia indo, indo cikoma, rĩu mahuti maya amatinagia wega akamekĩra handũ angĩhota kũmaiga wega matikanathũke, nĩgetha kwagĩa riũa rĩũru rĩrĩa rĩthũkagia kira kĩndũ na kira kĩndũ gĩkoma, akahe ng'ombe ciake tondũ gũtikoragwo na mahuti.

Ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ rwa njũkĩ, njũkĩ nĩtũrehagĩra ũkĩ mwega mũno na kũna indo ũkĩ ithondekaga ta maguta mega mũno mahuthagĩrwo nĩ atumia na athuri na njũkĩ nĩthondekaga indo nyingĩ ta kandor na indo nyingĩ mũno.

Ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno wa kũhanda mĩtĩ, na kũhanda mĩtĩ nĩ gũteithagia mũno kũrehe mbura na gũteithĩrĩria tĩri ndũgathiĩ na maaĩ. Mĩtĩ nĩ ĩrigagĩrĩria indo nyingĩ mũno, tondũ mĩtĩ nĩyo ĩrehaga maaĩ, ĩtũmaga kũre na gũtigakorwo na riũa rĩnene rĩrĩa rĩgũthũkia mĩmera.

Ũyũ mũrĩmi arekĩra thumu igũrũ wa tĩri wake, nĩgetha kĩndũ kĩrĩa gĩothe ekũhanda haha kiumĩre kĩna ũgima wa mwĩrĩ na tĩri ũyũ arenda ũkorwo wĩ mũnoru tondũ no ahũthĩre kũhanda indo ingĩ aruta kĩrĩa arahanda.

Ũyũ nĩ mũrugi mwega mũno. Mũndũ agĩtua kũruga irio ici anjagia na; akoya waru agathiga, agacoka akoya kahũrũra agakimakima nginya ĩgatũĩka, ũkanyitana kahũrũra na waru, agacoka agatinia ikorobia wega, agacoka akaihũra irio icio wega.